Tijni onego time e alwora maler kendo mowinjore, nkech gwen bende oluoro chilo kendo oluoro koko. Kendo onego time kuma koko onge, nkech nyithi gwen matindo tindo oluoro koko kendo ahinya gibuok ga miyo gi miyo gibedo gi paro matut kendo ahinya kuom chandruok ma gikale. Kendo alwora margi kuma ipidho gi onego obed bed maler to onego bed ni iketo negi taya kuma ler, kendo onego bed ni iketo ne gi chiemo e gigo maler kendo pii maler mar modho mondo tuo mora mora kik makgi e okang' kik makgi seche ma ipidho gi ,kendo gidwaro chiemo maler kendo chiemo maber monego bedni iloko negi kuma gininde kendo onego bed ni iyweyo pile ka pile, mondo giyud gigo maler, gidag kuonde maler kendo kuonde mabeyo, mondo mii gidong e yo makare mowinjore.

Apuoyo, kaka ang'eyo tije maler, odwaro ot moger maber ,ma nige oting're gimalo matin. Iketone ,ipedhone yuk randa to iketone chiembe kamaler. Ochamo chiemo kaka it rabuon. Nitiere chiemo moko oboke oboke moko kaeri manitiere lum, achak achak, onyiego to kod chiemo mamoko. Ang'egi to ok anyal ginene, ok anyal nyinggi to ok ang'eyo ni gin ang'o. Iyweyo ode kanyo maler pile pile. Iketone pi modho tiwilone chiemo pile ka pile. Apuoyo nyuolre dwe ka dwe kendo ,le man kod ohala ahinya kirite maler. Kirite kendo ipidhe maler. Mano e kaka ang'eyo tij apuoyo. Kipidho apuoyo.

Ka aneno alot mar sikuma gi sipinach to aneno kido mar rito del nikech alot mar sikuma ting'o gigo marito del kendo miyo dendi pichni. Sipinach en alot mabedo remo e dend dhano omiyo kanene to amor ahinya kendo chalo mana kagima asenene adwa luoke mondo akete ekendo mondo a ginene mondo alose mond olos na denda nikech e chiemo man gi dhahdo ahinya. Moloyo to sipinach medo remo sechego sechego kata ng'at ma onyis e osiptal mondo ocham omed remo. Orang yor medo remo. En chiemo achiel kuom gik mamedoremo mapiyo piyo ahinya.

Pacha kaluwore gi jang'ad rieko mamara e ngimana mar paro, anyalo morgodo ahinya nikech ong'adona rieko e yore manyalo ritogodo ngimana, anyalo ritogodo denda, anyalo losogodo yora mar ohala. Anyalo dongra godo kendatim godo gika manyalo konya e ndalo mabiro, e yore mopogre opogre. Kata mana e yor some, yor chiemo, yor rwakruok, yor ohala manyalo gera. Gik manyalo timo mang'eny ekit ngimana, mano e mor ma pacha nigodo jang'adrieko e ngimana mar paro.

Bel en chiemo man gi ndhandhu mathoth ahinya, en gi teko mang'eny ahinya. En chiemo ma kichamo to in gi teko. Inyalo kosetegno e puodho, to igole, kisegole, itere e dala kendimoye kata mana bang week achiel. Kisemoye bang' week achiel, tidine, kisedine tipiadhe e odheru, ipiadhe to kisepiadhe to ikwore. Kisekwore, to yuke modong' podnichakidino kata e pany tichako ipiadho kendo ochakogolo bel maler. Bang'e ikawe, imoye kendo kata nyadichiel, asto itere e machine irege, kiserege tinyalo tiyokode e yor nyuka. Inyalo ruwo kode nyuka, inyalo tedo kode kuon, kendo en kuon makichamo to in gi teko. To kata mana jokmanyuowo kong'a tiyo kode e nyuowo kong'o. Ibide, ikike kod kal, to ibide, kosebide to ochak.

Yore manyalo oro godo omenda ne jooda, kata osiepe na, kata wedena, en yor bengi kata yor ong'we yamo. Mano e yo mang'eyo maler manyalo oro godo pesa yore ariyo arieche go. To kod, samoro bende kiyudo ng'at ma dhi kama wat nitiere, inyalo mie, toteroni. To moloyo ahinya ahinya maber moloyo, en bengi kod ong'we yamo.

Mae alot ma iluongo ni dek. Dek ne chiemo mamit ahinya, mane ogen ahinya gi kata gi deye wa machon. En kisegole e puodho, tiluoke maler, to idonde be nok donde malich ahinya. Tinyalo kawe tikike gi ododo, tiluoke maler, ting'ado, kiseng'ado, tiketo e agulu, tifunde gi oboke oboke mar rabolo, kisefunde to obokre ma rabuor maber kasto igole. Inyalo swage, kata gi chupa. Kata bende ka ikike gi ododo tonyalo kowuok mayom, to bende onge tiende swage. Tichiele kata mana gi kitungu kende, okne chiele kata gi nyanya. To bende joma ng'eny, deye wa chon ne ok okchiele. Ne igole agola e agulu, kose boke ma rabuor maber kamano, to ii nende ochwake gi chumbi chuth. To iswage, to ichame igine agina kamano, ichame koro itedo mana kuon maliet mane ichame godo. Inyalo chame kata mana gi mchele kihero, gi jowa ma sani, ne chame inyalo chame kata mana gi mchele, inyalo chame gi gik mang'eny mopogore opogre.